Ore inkwashen olkokoyo, naa ore eneikuni pee ekesuni, naa kaituru toontonat. Atur entonata e ilo shoni oo nkwashen oolkokoyo ingira aichunga pee minyal ina kwashei olkokoyo. Ore ake pee indip atuturu, nipik ewueji neiruouwa, kake mee enkirouwaj sapuk oleng', te erishata oo nkolong'i naapishana ompaka tomon. Ore ina kiragata napuoi airagie te ewueji neirouwa, naa keisaidia meinpto ina kwashei olkokoyyo enooshi meloni enye, nneitagol enchoni e ina kwashei olkokoyo. Ore enapata o nkwashei olkokoyo tolchamba ompaka osokoni naa, aintayu ake niipik ilpuyayi, ore pee ipik ilpuyayi, nitum taa taata aawa osokoni.

Ore tenadol ena siai, arashu tenadol ena pisha naa ore entoki nadamu naa esiai eunore, esiai enkesare, we esiai olchambai. Adolita ajo etii imaua, esiai eunoto oo imaua.

Ore entoki nagira aasa adolita iloing'ok waare looti ineeti inkujit nanyorii oleng'. Naa ore kulo oing'ok pokira naa kegira aara egira aara kulo ongok tena pisha pookira aare

Keikumok inkoitoi naidim ilaramatak aitumiya tenkibelekenyata oloing'ang'e, naa kalo aishoru imiet. Naa ore nabo, naa keisho oshi ilaramatak naa ore pee esha Enkai, ore ina kata eshaita Enkai naa keitayu iwuejitin naapik inkariak sapukin, neitobir iltankii sapukin ooshum inkariak, neitobir isilankeni sapukin ooshum enkare tenkata naado. Ore ene are, mekue opa eitegemeya ilairamatak enkare enchan ashu enkata nasha Enkai, etaa apa ketayioloutuo sii ninche aitayu isolai enye, eatai entoki naji solar energy installation e solas, tiatua ilchambai, yani aitayu esola naitayu enkare tiatua enkop naitumiya ninche lenye. Ore ene uni, naa keisho ilairamatak, keun indaikin kumok aitushulshul tiatua olchamba naa ore ina kitushulata naa keitobir enterit olchamba amu keisho enterit afya. Ore ene ong'uan, keun ilairamatak ilkeek aitushul o indaiki naa ore lelo keek naa keisaidia anaa wind brakers, yani ekeibok osiwuo sapuk pee melotu aar indaiki enye, pemeuroo. Ore ene imiet, naa ore oshi taata ilairamatak netayioloutuo enkoitoi naji crop selection, etayiloutuo indaikin naishaa peeuni tolameyu, netayoloutuo indaikin naidim atuun tenkata enchan. Neaku nena oitoi eidim ilairamatak aitumiya tenkibelekenyatta oloing'ang'e.

Ore osiwuo. nimitobir naleng ebulunoto edaa tololchampa amu, ore ebae, edukuya amu kaishoru onguan. ore entoki edukuya, naa ore entoki edukuya kekutaa .keingial osiwuo afia enterit olchampa .amu tenelotu naa neoroo eda topsoil Pookin naata afia. ningua enterit olchampa meeta afia. ore enkae. naa keer. kegil osiwuo edaa anaa irpaek airajie pookin. neeku meeta olaturoni esiai. ore enkae. kipungusa oleng, edaa nalotu olaturoni alotu aikesu. edaa, naikesuni. amu kidim atara. edaa sii ninye. idaikin kumok oleng osiwuo. metaa ore inoshi naatabautua kukuni oleng Kekutaa sii osiwuo enkare natii atua osinyai. neeku kisababisha duo Kuna daikin metayieita enkare sapuk oleng

Ore teramatare oo nkishu, ore enyamali e dukuya naimaa olaramatani, eipirta oloing'ang'e, naa ore tedukuya naa ketumore ilameitin. Ore olameyu, nemenyor inkishu, Ore oltung'ani oramatita pookin inkishu naake mening'ore olameyu amu tenemeata naa ilo tung'ani impisai nainyang'akinye nena kishu enkurma, o nutrients pooki nayyieu, basi nemeata naa esiai, amu kee nena kishu. Ore ene are, naa ore esaa natasha Enkai, ore olaramatani lemeata enkaji sidai oo nkishu enyena naa kear sii ninye nena kishu ina shan, arashu eitamwoi, arashu eya enkare, amu eata naa enkare sapuk naa kelotu nenap. Ore tenkata olameyu, tenkata naaji nemeatai enchan, naa ketum sii ilairamatak enyamali oleng' tendaa, amu etii ilaramatak lemeata enkare, netii ilaramatak lemeata iweujitin naapik inkariak, naitumiya ina kata olameyu, neaku ore ina kata nidol ajo, mekuree etii esiai, arashu mekure eata ilo aramatani esiai, anaa meata naa entoki naunishore. Ore tenkata enchan, tenaalo naipirta endaa, naakelo nelo enchan sapuk naa kemut indaikin olaramatani, neaku nena nyamaliritin eimaa olaramatani tenkata naipirta oloing'ang'e o tenkata olameyu.

Ore teduata ai.entoki nagira aasa. naa kadolita nkishu naagira adaa, te wueji netii olari basi. ewueji sii neuni irkeek. olchampa opiki nkishu metadaata. adolta ajo kegira nkishu adaa.

Ore embai naitiship naa nchere, ore eunore orkeek naa kisidai .Kisidai toonkoitoi kumok amu, teningas aun irkeek, neeta ntokiting kumok nintaasita oloingange amu ingasita apon carbon dioxide tolchampa lino. Ore eniare naa ore irkeek naa kisaidia tolchampa ainok osiwuo logil endaa ,ore tene ,teniun naa indim atuuno irkeek laa ekiyaki naaji manufaa laa endaa siininche anaa irkeek loyau fruits nindim atuuno tolchampa lino. Neeku ore entoki naitiship oleng tenetii irkeek olchampa naa sidai eunore orkeek oleng. Ina embae naitiship tenasiai eunore orkeek amu ekisaidia toonkoitoi kumok oleng.

Ore teneweji kadolita intokitin kumok oleng'. Adolita olchamba looti intokitin napaasha. Ore enedukuya, olchamba loitaku enkang'. Olchamba lotutunye oltung'ani enkang'. Adolita enkang'. Ore tiatua ele shamba netuno olopeny irkeek. Olchamba ouno irkeek oleng' sidai n loo tuno enkai olotuno enkaina oltung'ani. Ore ene uni kadolita sii ikeek. Mee irkeek adolita ajo euno ormalrikoi, irmariko. Ore iramariko naa irmatunda oisaidia iseseni lang'. Oyau edaa neeku euno sii ninye edaa tenkaraki ilo marikoi ladolita neeti inkujit. Ore kuna kujit naa keeta sii ninche manufaa amu keidim inkishu ainosa neeku kadolita nena tokitin pookin kadolita sii maua keuno ii maua. Nena tokitin pookin adolita.

Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena, amu adolita ng'uesi, nadolita enkop sidai nabore nkujit, na ore entoki nalotu indamunot ainei, naa enking'urata ong'uesi, eh usafiri, na ore si entoki nalotu indamunot ainei naa, enkoitoi natumieki ropiyiani eimu enking'urata ong'uesi, owuejiti neing'orieki ng'uesi.

Ore ormarenge oipirta ena pisha naa nchere, kejito olturur le ferry services program, chere ore ebaiki olari loonkalifuni are osalasini, kenya vision twenty thirty naa keyieu ninche nepuo ailepunyie usafiri enkare metaa ketumoyu naleng, toonaiposha. Nejito sii ore ebaiki inakata olelo arin, naa kepuo ailepunyie ina usafiri tenapisha e lake Victoria nigil ayau mashinini ngejuko naireplasieki mashinini musan temombasa. Nejito sii keyau kuna melin sapukin, float ships neitobir nkotelini kuna floating hotels kuna otelini natii enkutuk enkare ashu enkutuk oonaiposha. Nitobir siininye ina oteli temabata ee Indian ocean oiba naji Victoria ,peyie eilepunyie ina siai okuldo tourists. Kulo tunganak ooponu atua kenya aingorisho.

Ore ena naa kitasheki arashu kelimu ena pisha imbaa naitasheki eng'elare tolosho le Kenya arashu kaa ka kamati naitasheki eng'elare tolosho le Kneya. Naa ore pee ene tipat eng'elare naake itodolu naaji ajo meetai enkop nariki na na narikoo kewon, lazima ake nekiyata ilarikok tiatua erikore, tiatua enkop nekimanya naa te ore sii manufaa erikore naa pee itadoli iyiok inkoitoi sidan piisaidia olosho meshomo dukuya pee iconnectaki arashu piibung'ie olosho le Kenya o nkulie kuapi peyie kitum network sidai o nkulie kuapi, peyie etumi system sidai nairun ashu na na natum aa aatusuja imbaa olosho meshomo olosho dukuya.

Ore enkoitoi edukuya naishoo enkop metushuma enkare aitobirakii naa enitumia ilairemok irpaipi. Keetii irpaipi loitumie loota inkutiii lusien naa kitang'u tang'u enkare. Ore ina koitoi naboo naa keisidai oleng' enkop metushuma enkare amuu ore naa tenitang'tang'aki atang' tang'aki naa kisho kisho osunyai ashu enterit metushuma enkare oleng' . Ore enkae oitoi naa ina njo ilashumba drip irrigation. Ore enkoitoi ee are naa tenisho nai elairemoni pee ekesisho ore ena residue nijo naji irpala loo irpake arashu loo mposho nena supu enye neing'ua tolchmba metipika osoit metipika enterit enkirowaj ore tina oitoi nemegil enkolong' anya enterit neya ina kare. Enkoitoi ina eare . Ore enkae naa ketaae i tokitin naji sprinklers nkutii paipii ake sii ninche namaana nagira aisuaki enkare. Aisuaki inkujit enkare arashu nena daikin naunitoi. Ore enkoitoi ee ong'uan naa incho naji olairemoni enakata enchat ore ena are nalo pesho kore enalo ena duake nalotu neitirirka nitobir iwejitin.

Ore ena naa kajo duo nanu ore enkinosata enye naa kenyai raw. Ore taa tenajo kenyai raw, kenyai etiu neija , meyieri akenyai ake etiu neijaa. Kindimi naaji aishoo ekiyakini endaa nekiyakini ninye ina, ninya neija, meyieri.

Ore tene wueji naa ore entoki nagira aasa, naa kadolita ilkituak, arashu iltung'anak oishorita eretoto empeko. Empeku taa olpaaek arashu noontenku, o nkulie ake nemadolita esidai kake adolita ake ninye ajo keatai empeko oolpaek, weempeko oondeku, ninye nagira aasa tenewueji, keishoritai arshu kegira aishooyo eretoto arashu eishoritau naa nena pekoi.

Ore entoki nalotu indamunot naa enkop naitumiyaki aasie intokitin kumok oleng', aasie enkiremore sapuk oleng'. Amu kebaiki netuuno tenkop inkulie daikin, ore inkulie wuejitin neunie ilkeek loolmatunda. Eitushula oltung'ani pooki toki, neunie sii ilkeek, euno ilkeek, loolmatunda, ore tenkop neuni inkulie daikin. Ore entoki nalotu elukunya aai tenewueji arashu indamunot ainei naa ore ele aturoni naa kenyokita aitumiya ine wueji kiti neata aasie pooki toki. Tena kegira aasishore inkoitoi naaripie olchamba lenye arashu endaa natuuno. Amu ore kulo keek naa keisuia arashu keibooyo osiwuo, neunito sii intokitin pookin te ewueji nabo.

Ore paa enetipat pee iun ilkeek tenebo oo indaiki, naa ore entoki e dukuya naa ore ilkeek naa keisaidia airegulate entoki naji moisture, yani aisaidia enkijape osunyai metaa sidai arashu afya osunyai, keing'or oshi oleng' afya olchamba. Ore ene are naa keisaidia aizuaia ashu aibooyo eorototo osunyai esaa nashaita Enkai aa taa ninye eji soil erosion, enooshi naoroo enkare osunyai nooshi kata enesha, eisaidia ilkeek oleng' pee eibok osunyaii pee meyaa enkare. Ore ene uni naa keisaidia ilkeek pee keisaidia pee eiprotect indaiki pee menya enkolong' sapuk oleng' arashu pee meya osiwuo sapuk oleng'. Keisaidia sii ilkeek aigenerate entoki naji Carbon dioxide tolchamba. Keyau Carbon dioxide metaa sapuk oleng'.

Kadolita oltungani aree ,ntasati are nagira airo ore nabo naajo endakitari Ashu etaa akeninye oltungani akeninye oshoo (directives) ebaye (Fulani)adolita ajo egira ashipakino esiai enye

Ore entoki nagiraasa tenewueji naa orpapai. Oltung'ani otudung'o orpapai, orpapai otudung'oki. Orpapai otudung'oki naa keelio ajo ketaa, keeta keji empeu enye tiatua naa keo sii.

Ore taaduo anaa survey natasaki ashuu anaa enkingurata oombaa enatadua nanu imeisapuk oleng ena siai tenkop ang. Imesapuk amuu Ore enkop ang nemeasi enkiremore sapuk oleng, kiasi ake duo kiasi kake ore siininye nena wuejitin neegirai aasie naa lasima neeasi esiai naijio ena

Tenadol enaapisha naore entoki nalotu indamunot ainei na esiai eramatare oonkishu amu adolita enkop sidai oleng nabore ngujit sidan naigil akuu enkop naaji nanare neeku ormanyara longesi yaangata naaji metaa eee(park) Ashu eweji napiki ngwesi, amu kenare ngwesi nenare nkishu Ashu nesieki naaji enkingurata oonkishu

Ore ena siai ,naa esiai empejore oo sekenke. naa ore oltungani oifaa pees ena siai. nifaa peeta eng'eno ajo. kaa type empejore. kenoo sekenke. keniakua masaa amu kiata empejoree oo sekenke tofauti .naa ore eniare nifaa pee eyiolo nkoitoi enkingurata e kewon safety measures. inkoitoi ningorie oltungani kewon tena siai. amu idim atepejo oltungani kewon. nidim iwayai aingialata. inkoitoi ningorie kewon. nifaa sii pee iyiolou enkoitoi, aa Kuna naagira apejoshore.aa mashinini naikururkut. lasima neeta eng'eno oo nena tokitin pookin. lasima niyata eng'eno oo nena tokitin. eyieu sii neyiolo ele tungani ee aisuma entoki naji blue print tena siai. lkeuieu sii neeta ele tungani ayau. majibu esaa anaa enayieuni

Oreenaji igira aisum oltungani enaasiai ee (netball)naa kifaa ningas aliki ajoki ore (netball) naa ketaa ibaa nabo naa kekweti ,are kipidi, ore enkae naa kitasheyieki embira (Kwanza),ore enkae naa kifaa pitiii dukuya yie otiii(lead),ore enkae naa kifaa pee (indefent) iboyoo iboyoo enaa pira ore naai ingoitoyio nindim atolikinyie intunganak lisumita (about) enakiguran naa keyieu naii nifaa peyiolou ajo ore ake pee engamu enapira pee iteleki enkeju enetatenee, Ashu enekedienye, Ashu etii enkejek pokira are eweji neboo ore eton itu etum (balance)nengas aishoyo enampira aisho kulo tunganak duoo oboitare teteam eye

Ore entoki nalotu damunot tenadol ena pisha naa e igolikinot naimaa ilaramatak loo nkuapi lemetii enchan. arashu nkuapi natii enchan. kinyi oleng. golikinot naimaa. kitodolu ena pisha ajo keimarita ele tungani golikinot naa kitodolu olchani ajo. enkop ena nemetii enchan katukul.

Ore teneweji kadolita iltung'ana loo mpukunot naapasha amu kadolita olturur loishoyo ereteto adolita lilo turur oishoyo eretoto nadolita iltung'ana leyiat nadolita irmaiman lootoni loibung'ita nkeek adolita lelo tung'ana lee yat adolita sii iltung'ana loopeny kuna ang'itie aa kadolita sii ajo ebaki neetii maisha ee abori nadolita kulie tung'ana ake sii ninche loitayu irkituak labakii naa ninche irmanure ashu ninche logira aii sponsor ele turur loo ltung'ana oo retisho.

Ore maana ena kipirta. naa kelotu oltungani aamirisho nemir mpisai enyenak. naaramatie kewon. neramat olmarei, lenye. neramatoe nkera enyenak. nelakie school fees neesie siatin enyenak e kimaisha. neesie projects enyenak. ina maana nayau ena kipirta nalio tene wueji

Ore entoki nadamu tenadol ena siai. naa kadolita olmalimui le dink. nkera naifundishae dini. naa kimaanisha ajo ore sii ninye dini. naa esiai, naipirta sii ninye enkishui ang oo nkolong'i pookin. entoki etipat . entoki emaana te nkishui e pooki ng'ae. dini,

Ore entoki nagira aasa tenewueji, naa esiai ewoshoto ompishai, kegira aitodolu ajo esiai ake sininye naasita irkulie tung'anak, temaisha enye pedupoyu. Naa kegira kelio ajo kegira ashipakino esiai enye. Na ore sininche kulo lowoshi mpishai, nake kitodolu ajo kegira sininche ashipakino.

Kenetipat oleng' tenias ena amu, ore eneasita kulo naa ekegira aaret lelo lemeidimu aate arashu leeeta, enintau entoki niincho ilo lemeeta, naa intishipa ina olong' ilo tung'ani, intishipa ina olong' enkishui oltung'ani, itareto ina olong' enkishui oltung'ani. Naa ore eimu enchipai oltau oltung'anni litareto, nekimayian Enkai, naa esiai ena sidai naidim community arashu emurua aatusuj. Empisha sidai oleng' tolosho teneaku ore iiyie loata ning'arie likai lemeeta. Naa keimaanisha ajo ketii Enkai oltau le pooki tung'ani loret olikai.

Ore entoki nagira aasa tene wueji naa enkiteng' epikitae egari. mayiolo kepuoi Aamir tenaa keitae, olchampa tofauti kake enkiteng' ake ninye aisafirisha te gari aaya.

Ore entoki nagira aasa tene wueji naa kadolita intasati nanapita enkare tooltoi. arashu naapoito aing'oru enkare.te nkop nalakua ashu tiae wueji amu meeta naa ninye, enkare tiatua ang. ashu tiatua nkang'itie enye. iltunganak kulo naa kepuo aing'oru enkare tiae wueji. neeku Ina pee enapitai iltoooi lenyem

Ore entoki nanu nadamu tenadol ena siai naasitae tenewueji amu kadolita ajo iltung'anak kumok, ilewa, ajo orporrorr ashu age set arashu age set naa ekadamu esiai e manyatta ormaasai, enkata napwo irmaasai age set arashu olaji fulani ebaya e manyatta nepwoi ayieng' inkishu nenyae inkiri, neranyi, neshipae. Ina siai adamu tenadol ena pisha

Ore adolta ena pisha. nebaiki naa osirua eetae tene wueji. naa ore ninye temurua nanu naingua. naa ore enkolong' naatae osirua naa keepasha duoo naaji ajo kalo sirua. kake ore naaji ntokitin common arashu ntokitin naasi. tosituai naaji. nimijalisja ajo kalo eji osirua naa ore ewueji neranyi naa kishopoi kimaasai aishop taa masaa pookin. ninchop illkarash loormaasae. ninchop imasaa too nkaik. ninchop irmankwk torgos. ninchop too nkejek. ninchop torgos Kila kitu. niaku sidai basi. oee taa pee ibaya enkang osirua naa keranyi. nenyae nkiri amu keyienhoshoi teina ang osirua. nenyae edaa. neranyo taaduo aadungu osinkolio. pre pee iidip osinkolio, neetae sii service enotoki oshi taata. etayioloki Enkai oleng. ketumi service e kanisa. nisumi bibilia nemayiani iltunganak leina ang. netum ninche aashomoita.

Ore imbaa naipirta ereware oltarakitani. wenchatata oo nkajijik. kifaa neeta oltungani ,ore kifaa neeta oltungani engeno erewata ele tarakita. mifaa oltungani osume ashu oltungani oshomo sukuul erewata, ooltarakitani Peyie eyiolou vile nai manage ashu eyiolou vile arashu vile nei control ilo tarakita. ore sii ebae oo, enchatata oo nkajijik. ore pee basic knowledge keyieu niyiolo oltungani enkipimata esidai. neyieu enkipimata. akili enkipimata oo sunta, arashu osabu naasi duo kulo tunganak lenchatare. empikata e foundation neyieu neyiolo ajo kebaa esimiti napiki. kebaa blast napiki. kebaa osinyai lopikakini. ina ngeno pookin. ontokitin pookin.

Ore enikoni pee etumi ebae .naijo ena. naa kifaa neunisho pooki ng'ae. kifaa neun oltungani olchampa lenye. niun irpaek. niiun naaji terishata naifaa. terishata naata esidai. terishata naata enkare sapuk. terishata naata irkeek ookutaki. terishata mayiolo ajo meye lelo paek lenyenal. niminhatu enchan. ore taa naaji pee iyas entoki naijo ena, netum naa naji oltungani anoto engiriata. ataanyu naa ore ake peelotu oltungani aikesu ilpaek lenyenal. neyau osokoni alotu amir inakata ake etumi ena bae.

Ore entoki nalotu damunot tenadol pisha, naa kaalotu damunot enkata natulosoyie, nemeedo, nikinotito enchan sapuk oleng. nikitum enchan sapuk, nesha nikitum duo enoshi toki najo lashumpa mafuriko etaa ketii enkare pooki wueji. naa ore nanu entoki nadamu duo sapuk oleng naa enapa incident e maimaiu enapa siai naataase te maimaiu pee edanya esilanke sapuk need iltunganak sitini enkare. naa ore sii enkae toki nadamu naa ekingiala apa Ina Shana idaikin ooltunganak nkumok oleng. neingial ilchampai looltunganak kumok oleng. kunyil iltunganak oleng looyetuo aatum manufaa tenkaraki ena Shan amu ingiala apa iwuejitin, kumok oleng.

Ore teneweji naa keoshito iltunganak olaini, netioi loogira atoni oota mashinini kajo kegira aasie registration arashu ore kulo aitashe neibungita mpala, nelelek aa election time enaa enkata engelare .Neeku engelare eesita neeku kegira kulo otonita aitaas ninche registration. aiandikisha ninche.

Ore entoki nadamu tenadol ena naa nchere keesita pooki ng'ae esiai ake ninye naidim ai sustain ashu naidim ninye aitotio. anaa ore tene pisha meeta oltungani lemeloitp esiai enye. nemetii oltungani ogira adamu ajo kaa siai eesita oltungani lotashare. ore ninye kulo sii ninche ooreu igarin, naa kereuta sii ninche garin enye amu esiai sii ninche naasita. neeku, kadamu ajo metii oltungani oi judge esiai nabo anaa enias iyie makewon. taase entoki naba anaa enias pee ifaidisha kewon

Ore entoki nalotu damunot ainei, tenadol ena pisha. naa project e sirkali e affordable housing .aa taa nkajijik naalelek natii ositima atua. natii enkirangata sidai. natii enkare atua. netii mawasiliamo sdan. netio enkaji natipikaki pooki toki. neeku ina project esirkali naalotu nanu idamunot ainei tenadol ena pisha.

Kadamu nanu enkolong naitaasa esambu oropiyiani .Naa ore apa sababu nataase ina kikena ooropiyiani arashu esambu oropiyiani naa biashara nataasa nayieu naponu stock. Ore naa pee eyeu napon stokc, neeku naa lasima nangas ainguraa kama ropiyiani naata keidim ntokiting nayieu nayau tenaa katimirua doi ninye asara tenaa katimirua faida. Naas taa Nena maisabu kwansa ore poee ayiolou tenaa katimirua faida ashu asara natum naa atayiolo ajo kakwa pisai napuo stock, naa kakwa pisai naatonita aa nefaida.

Ore enkiti ng'eno naata ipirta enabae, naa enekusiana o Likoni ferry. Ore Likoni ferry, naa service naasisho tewoji neji Kilindini harbour te Kenya tenkop naji Mombasa. Naa keisaidia ena ferry pee eim iltung'anak ashu pee itutum ewueji neji Mombasa island o mainland e Likoni. Naa ore ina harbour arashu ina ferry, naa kenap iltung'anak lonkejek, arashu loimita orbaribara. Na ore ena ferry naa kegirai ai operate tenkampuni naji Kenya ferry services. Naa natii taa Likoni. Naa ore ena ferry, neji ena Likoni ferry, neji kitera apa ninye aasisho tolari le nineteen thirty seven. Naa ore keji sii ore services duo or passengers naa free. Pooki ake entoki nalak enkiti toki, naa garrin, oltukutuki, olorin sapukin. Kake ore passengers services, naa free.

Ore ena siai naa ena tipat oleng. ene tipat amu, keelimisha iltunganak. kulingana ntokitin nimifaa ashu nimifaa. ore anaa enadolita tena pisha naa kegira aelimisha iltunganak ntokitin nimisawa too nkera. arashu kidimi naaji, aitumia Kuna michoro aatolimu mbaa sidain. arashu mbaa torok naagira aendelea. neeku kisidai ena bae amu keelimisha keelimisha iltunganak

Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol enapisha naa esiai egenz, enalelero etaata , siatin enye , ndamunot enye reasoning enye yani eniko duo ninche tenetum majibu ontokitin , nkoitoi ninche teneyau mpangilio entoki naifaa neasi sirkali , esiai enye ake duo nalotu elukunya , esiai egenz.

Ore ntoyie. kibelekenyaborkuaak intokitin kumok oleng. ore orkuaak naa kibadilisha ee maisha. E oshi taata pee entoki edukuya naibelekenya. naa orkuaak. eibelekenya enkisuma orkuaak oleng. eyawua irkuaaki tofauti irkuaaki loing'ua nkuapi eboo. yani oltunganak opaasha likitaboitarw too nkatitin kumok. neimin, orkuaak lang' musana. ore enkae toki nayawua ee enkibelekenyata orkuaak naa ena netaa ekiboitare iloreren oo paasha. neeku kigira ayau orkuaak lenye atua irkuaaki. nikiyas siiyiook enaas ninche. nikingua olalang te musano

Ore entoki nagira aasa tenewueji, naa kegira aitodolu empisha lemeeta oltung'ani lemetii esiai enye. Niming'orita oltung'ani enaasita likae tung'ani, ena naasita ninye, ninye egira ai focus arashu, ninye ake eesita na nye ake ing'orita. Ore tenewueji metii oltung'ani otii biashara elikae tung'ani, keloito pooking'ae aas entoki naifaa pees. Tewoi nifaa pelo aasie.

Ore paa ene tipat ena siai temurua natii nanu. naa ore Ina murua natii nanu neme sapuk enchan. arashu metumu oshi enchan too nkatitin pooki. nkatitin maa nabo etumi ashu en chan. neeku ore naaji paa ene manufaa naa kifaa naa ore enkata naba anaa enatumi naa kitobir iltunganak, iwuejitin sapukin iltankii Sapuki. nitobiri sii mlangeni sapukin. naaidim aibung'a Ina are tenkata naado teneeku metii Ina Shan arashu eneiting Ina Shan.

Ore ena bae naa kanyor. kanyor, nanu amu ene tipat. ene tipat amu ore oshi taata nemeekure etumi siatin. eetaa pee inyiototo oltungani aitumia kipawa apa mikinchoo Enkai pee itumie eisijiriyieki ashu nikigirieki esiai. ira oltungani pee inyiototo aitumia Ina golon natii atua ninye. pee etum esiai enye. pee etum mpisai enyenak. peeisumie kewon. pee eretie olmarei lenye. pee eretie sii ninye iltunganak lenye. neretie oltungani pookin oba anaa oloyieu eretoto enye. neeku ene tipat Oleng ena siai niasita. enanayioni.

Koree NGOs naa keyiolo ninche ataasishore sirkali too nkoitoi kumok oleng. naa ore ene dukuya kepuo naaji nimche NGOs neyiolou budget esirkali ore pee eyiolou. neyiolou aajo amaa kainyioo ishorita sirkali priority aa ore taa naaji tenchoto enkisuma nepuo aayiolou ajo amaa sirkali kebaa mpisai naatipika sirkali budget enkisuma. peyie etumoki naa ninche aayetu emirua. aayau ena naaji scholarships naimi sirkali neyaki naa iltunganak. ore enkae kidim ai private partners esirkali. aajo ore naaji Kuna private partners nishori ninche scholarships naapuonu aaretie nkera emirua. aayau enkisuma atua emirua. ore enkae oitoi kidim aa

Ore ebae nadamu tenadol enaa naa nchere keetae iltung'ana naa ore ninche pegira aishopo pegira Anya edaa oo pegira aisum inkera enye naa esia enaiposha. Aa kepuo ninche enaiposha, nitayu isinkir nepuonu amir nitayu ore pee emir kulo sinkir netum iropiani nayaye inkera enye sukulini netum iropiani na endeleza aate te maisha Nena tokin Nanu napuonu elekunya ajo ore enkop toronok naaba anaa aniti nemeeta enkoitoi nemidim atudupore.

Ore entoki Nanu nalotu idamunoto tenadol ena siai nagira aa Endelea teneweji amu keeti iltung'ana loota isiatin naapasha isokonini opasha nemir intokitin napaasha meeti oltung'ani oosita. biashara elikai tung'ani Kula mtu neesita enatadamua edamunoto enye. Naa ore entoki naifaa teneweji keifaa neisum iyiok ena toki ajo ore ena asita else nemelasima naa Nanu aas. Kaidim sii Nanu ataasa enai napashari naa kadupore Ake sii Nanu ina. Kidim pookin ataas intokitin naapasha bora meeta ore entoki Nikiyata pookin too damunot naa entoki nabo ajo pee kidupoyu pookin.

Ore paa ene tipat pee itum accounts tofauti arashu nkwapi eboo naa isidai teniata esidai oleng amu idim ninye ataasa biashara ata itii Kenya. kake ore biashara niasita naa enoo nkuapi eboo. naa kisidai ena amu itum naa account nitum atipikke iropiyiani inonok, ashu naapuonunye iropiyiani inonok direct ashu ipik biashara ino. aingua nkuapi eboo atua esimu ino iyata naa naji account .nijo ena naaji e PayPal.

Kitishipisho naaji tenidol ajo, keeta pooki ngae enaasita arashu, keeta pooki ngae enadamu aas, arashu ore kesidan naai tenemepik kesidai arashu, kitishipisho tenemepik iltunganak eh maisha suraa aaku iure ataasa etoki amu, mm eh torono arashu, aaku ilo airura amu mias etoki amu, mee sidai ina toki niasita. Kesidai ena toki naasita iltunganak otii ena pisha amu, metii oltungani oota aibu esiai naba enaa enaasita nemetii oltungani lemegira ai keep aitaa kewon enye busy alo aas enaifaa pee eyas.

ore entoki nalotu idamunot ainei teneweji naa esiai e sirikali arashu esiai e NJO kifaa naji peyie etumi aisuma iltung'anak arashu ayau eng'eno kuhusiana wontokitin naaji naijo enkisuma nijio maendeleyo naijio enturore apuonu aifunza iltung'anak ayiolou eyielounoto oo intokikin ashu faida oontokitin nemeyiolo niche too ilmurai nikitii.

Ore entoki nagira aasa tene wueji naa siai oogarin. naayita abiria. naanap. iltunganak iwuejitin neepoito. naa kadolita najo ore. Kulie tunganak naa kegira aing'oru, ilkastomani, loonap. etii ilmakankani loogira ainguraki ate. ninche iltunganak onap. netii sii ninche iloopoito aajing nena arin. ina taa adolta nagira aasa tene wueji.

Ore oltungani oifaa nees ena siai. naa kifaa neeta eng'eno edungore oo mabatini. eifaa sii peeyiolo, maesabu e measurements oo ntokitin naotobirita, ifaa sii neeta enkariyiano oo rankin. oifaa negira ayelie. kigaa neeta, emashini nadungie emabati. nifaa neeta. ilplaisini loironyie. nene wuejitin neepikieki, neoshokinyeki. nifaa neeta olnyundo looshokinye Nena musumatini. nifaa neeta irankin oifaa nitobirie. ifaa neeta Nena tokitin pookin

Ajo ore entoki nagira aasa teneweji naa ore eneweji naa eweji olturur oitalaku kodi tekenya. Naa ijo kepoitoi kulo tunganak ashuko arashu apuo aifail returns enye. Epoito ayiolou taxes enye pee elaki ashu pee etum aiclear teneaata silen, ore pee etii eweji netipikaki esile nemeifaa nepuo aiaply entoki naji waiper.

Wore entoki nadamu tenadol ena pisha, naa kadamu enkolong' natishipate oleng' ilaturok le Kenya loorpaek, pee itangasa olarikoni ashu olpresident le Kenya Ruto ajo, mekure euni irpaek toonkuapi kulie eboo arashu toonkuapi naibungita Kenya itu engasi aaya irpaek lenye. Neshipa lelo tunganak oleng'.

Kanyor ena bae oleng amu, kegira ai dumisha mila. arashu kegira aidumisha orkuaak lang'.orkuak taa looltunganak opaashari te Kenya tenaa ore sii iyiook irmaasae nikipuo aas ena, enaa irmaasae .naa kisidai amu. etejoki taa apa eketejoki, etejo lashumpa nchere ore oloingua orkuaak lenye. naa oridiki. naa sidai oleng teneesi embae naijo ena. aapuo aas isiatin orkuaak, amu keyau ninye mpisai atua kenya. keyau ninye tourist loopuonu aapuo aalak lelo tunganak. nelak nkotelini. nenya daikin e Kenya.ni promote arashu, ni promote Kenya. mpisai e kenya.

Kadolita, iropiani e Kenya ng'ejuko. Encheta oo iropiani e Kenya ng'ejuko. Mee inoopa musan, kuna ng'ejuko adolita. Adolita notes e Kenya ng'ejuko, one tjausand note yaani encheta oo iropiani ng'ejuko.

Ore entoki nagira aasa tena pisha naa kajo egira kulo tung'ana egirai aisum, arashu keata mafunzo nagirai ninche aimaa arashu natii ninche. Keata mafunzo nagirai aisum ninche.

Kanyor nanu ena baye, amu ore ea siai nagira aasa tenewueji, naa huduma kwa mwananchi, yaani huduma oltung'ani le kawaida, naa ore sii ena siai naa sidai amu meitalaki oltung'ani impisai yeyote, esiai ena naa sirkali naitasheiki.

Ore nanu entoki nadamu tenadol ena naa opa januari tarehe kumi, twenty twenty five netii opa ajali enteke natupukuo te Malindi, nena tariki nanu entoki naalotu elukunyaai.

Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol enapisha, amu kadolita ajo youths ake natii enapisha. Naa esiai e Gen z nalotu elukunya. Esiai elelero kutitik, tenkaraki esiai enye ake duo vile ninche nees imbaa enye. Vile nees indamunot enye, vile nees uamuzi enye, vile naa teneyieu ninche niro pening'i, na lasima naa demonstrations ake ninche ees.

Kadamu enkolong nataasa esiae eserkali nijo ena naa ore enkolong nataasa naa katasa nkolongi naabaya kumok ajo nkolongi uni naa ore apa paatasa Ina siae sababu apa nataasie naa mpisai aapake nanu kayieu apake mpisai nemaba sii apa tenaa esiae naasakitae iltungana Le Kenya paaku sinanu citizen ashu paaku sinanu obo otaasaka ee ee esiae serkali esiae.

ore entoki nagira asa teneweji naa olkitok le oitasheki eilata epetroli, tekenya egira airo ashu egira naa eeta naa inagira alimu.

Ore entoki nagira aasa teneweji naa entoki naji normal business .Yani biashara ekawaida ake, aa ketii iltunganak opoito ninche inchugulini enche netii intasati namirita irmatunda tineweji neimitae toonkoitoi ,biashara ake siininche eesita.

ore entoki naalotu nanu idamunot tenadol ena ena pisha naa eketa meeta esiai nemeeta impisai nemeta esiai nemeta faida, nemeeta esiai nikintoti nemetaa esiai nemeya enkerai ino sukuul nemeta esiai nimikiasaki enoshikata duo etaa ibol esiai.

Ore tene wueji nadolita entasat namirrita impoka, nenapita enkera, naddolita sii ninye olkastomai ogira ainyang'. Tenidol ena pisha, naa kekinjo tumaini oleng'. Ekeiba ake maisha teniminyototo anyok.

More ena siai tenkop ang'. Mee sapuk taadoi oleng'. Mee sapuk amuu ijo neetae duo oltung'ana aruok arashu keetai taadoi kale mee kukok naa mee kukok duo irkesin tenkop ang' mesapuk pii

Ore entoki naibelekenya ena siai oleng' tenkop naati naa inaa kukok oleng' amu ore ninye Ene dukuya, netadoitie ii biashara ni oo ltung'ana oleng'. Mekure eeta oltung'ana iropiani kukok oleng' amu etagolo intokitin Neeta kutik ilainyang'ak neeku ki disappoint sii niche tenepuonu all the way nepuonubenkoitoi naado netu epuonu amirisho. Ore enkar naa kenotoku esidai too simu in. Etaa kemir oltung'ana intokin the simu. Neeku pookin Ake pemir entoki tenoshokini esimu ajoki yakaki te weji neje nelo neya.

Ore ornng'osila le serikali loitasheki enkiremore tee Kenya naa naa keji Department of Agriculture livestock fisheries and corpratives ILO ngosila loitasheki enkiremore. Naa ore esidai enye naa pee iyakikisha ajo we keeta eda naitosha neetae eudore oo nkishu sidai neetae yaani keeta Kenya food security keetai security edaa pemaya akata oltung'ana olametu pemetumi akata esumash.

Ore nkoitoi naidimi aitumia pee irerenie empironi entering tenkijape toronok naa ore nabo naa eeku ore taata peeku ituno irpake teneweji ore Ake pikes lelo park niun enkar olong' imposho. Ore pikesu Nena poosho nipik enkae tofautu ninko neija aitapash pash aita pash pash miunoki irpaek eweji nebo too Latin amu kinyal ina terit. Ore eni are naa teni mintumia oltung'ani irkeek. Ncho duo pee intumoa irkeek mintumia irkeek lipik ina daa into sidan. Nipik irkeek kumok nemipik ilemifaa tepika Ake duo kiwango yake nipik irkutik.

Ore dupoto onena masaa naalimu, naalimu oloing'ang'e naa keisaidiya oleng ilairemok, keisaidiya ilairemok amuu, inakata nai meitoki aas esiai te modoo, netum inkasarani, mau keidim nai olairemoni neturisho nepik empelu enkop netu elotu asha naa tengaraki e nena masaa naitodolu ajo kaji eikununye enchan. Ore enkae keidaiyia amu keidim naa ilo tungani atumo asara pooki amu itum asara empeku neshomo, nitum asara ompesai ninyang'unye ina impeku, neaku kesidai dei inatoki oleng, ina dupoto oo nena masaa naalimu enkai, naa ore si neitadolu ajo kebaa enkai arashu kebaa enchan nagira alotu, naa kepik olairemoni meteretenai too imbaa ebadaye, enaa enkata sapuk netum aitau wejitin naapik ina ina inkare sapukin.

Ore entoki nalotu indaminot ainei tenadol enaa naa eramatare oonkishu, eramatare oonkishu aa eramatare orkiek, enkisujata (Kwanza) ore enaa naa oldip oisujengi inkishu, inkoitoi ngejuko naisujeki inkishu

Ore ena bae naa ene tipat oleng amu, ore enepik empuliya atua enterit. naa igira aisaidia Ina terit. metopiro. ekeyau empiron osinyai, arashu empiron enterit. naa ore empiron e nterit naa keeku si teniun edaa ino teina terit napit nitum mavuno sapuk oleng. nikesi edaa sapuk oleng. kutokana wenterit osinyai

ore eyiolounoto oo impisai too iltung'anak kwanza impishai etaata naa kisaidia oleng oltung'ani pee emanage pee eyiolou eniko tenitumiya impisai enyanak mitumiya akeduo impisai too inkoitoi nemeyaki faida, etayiolito sai iltung'anak aitumiya iropiyiani too inkoitoi nayaki ake faida neiting'.

Ore entoki nalotu idamunot ainei tenadol ena pisha naa ee Capital city ee Kenya. yaani duo town sapuk alang' pookin the Kenya. Ore entoki edukuya naa population kiasi oo iltung'ana naati. Kebore iltung'ana oleng' , ore enkae naa keetii iltung'ana oo pasha keetii irmusunku neetii alafirikani keeti iltung'ana oo pasha ina kop.

Ore tene wueji naa kegira mbaya kumok aasa, amu ore ene dukuya ketii, iltunganak oogira. ntasati nagira aamirisho natii osokoni, naamirita ntokitin napaasha. etoo naamirita. ilamatunda. netoi naamirita ntokitin ake napaasha. netii loopoito nchugulini enye. netii loojingita garin. nena naagira aasa tena pisha.

Ore entoki nalotu idamunot ainei tenadol ena tiki naa esiai oo ncheti ee into oo nchetii ee enkeya. Kenoto oshi taata eshomoki apa dukuya keeta keetai mpaka ncheti ee keeta teneye oltung'ani naa keetai cheti enye ee keyau. Ore tene uni naa keeta ake sii ninye enkerai ee ncheti enye ee into naa entoki siadai ina oleng'.

Ore tekurum ena mama naa ketii ee ,etii ichaate e Kenya revenue authority. ore taa Ina olturur oitasheki elaare ekodi te Kenya. ore ena tasat naa kegira airo kuusiana oilo turur le kra. Kwa niaba ya kra.

Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena naa, ashu ore entoki nadol nadamu naa ena siai ele aini le airtel arashu esiai pookin e airtel ipirta impisai, ipirta credit ipirta akeyie mawasiliano enye pookin. Ninye adamu ashu ninye enadol ena pisha naa ninye adamu ajo ore taadii airtel naa olaini siininye lijo safaricom enkampuni siininche nijo Safaricom etaa siininche isiaitin naijo ake inaata Safaricom, mawasiliano nijo enaata Safaricom. Neeku olturrurr le mawasiliano oji Airtel

ore entoki nalotu indamunot tenadol ena, ma injere ore sininche ibenki na keeta tadoi ilngosil kumok oleng ebaiki ore iyiok likiyiolo ena equity o KCB kake ore sininche ibenki na keeta, ilkosil tofauti ilngosil kumok napasha, kake esiai nabo eas pooki ore entoki napashari na ee ebaiki na rules enye ake

Ore entoki naitishipisho tena siai oo ir Polisi arashu tena siai oo il jeshi naa nchere kishoyo security arashu eripore nasipa too iltung'ana le Kenya te nkop ee Kenya too wejitin pookin naipirta Kenya kisho iyiok security anaa olosho. Ninche loitasheki security neemeta hoo ebae nabo naasakino iltung'ana mee natogiruo ninche. Meeta hoo duo bae nagiru ninche peebaki iltung'ana amu keeta security nabaya.

Ore naa tenadol ena pisha naa kadamu intokitin kumok amuu ore Ene dukuya kang'as adamu enkisambuare yaani enkesare olchamba teniun nebaki enkarna nikesu aasi nitum apa entoki naba anaa nianyu. Latin looba ana lituno. Ore enkar naa kadamu inkishu inkujit vile kumok inkujit vile sidan kadamu aramatare oo nkishu tenadol ena pisha.

Ore enagira aasa tene wueji naa nitaumyeki nepiki iropiyiani. nidota ajo ore one wueji, ore lelo tunganak, naa keenyita kuldo loogirae aishugulikia midipi. pee ejing sii ninche mishuhulikae. sii ebaikii naa kepikita ropiyiani arashu kitau

Kajo ore tenewuji naa iltunganak le rural kuloo tunganak le rural electrification and renewable energy ninche oogira aisaidia sukuul aapikaki iltaai ashua apikaki ositima ina sukuul

ore teneweji naa kadolita inkopisini ekenya power ore kenya power naa olturur oitasheki ositima tekenya pooki ,adolita iltung'anak otii inaboo enana kopisini adolita sii ajo euno imawua teboo enana kopisini.

Ore network e safaricom temurua natii naa entoki e tipat oleng tenaa kiedim kila oltungani anoto amu keretisho amu keisaidia mawasilian eisulaki tekuna muruan oo laramatak amu keidimayu neimin enkiteng neeku ore enkoitoi nidim anotie naa esimu, naa kidimayu sii neetumi irpurisho naa esimu naretisho o kulie oitoi kumok naaretisho esimu

Ore teneweji ore entoki nagira aasa na olarikoni le serikali loji Alfred Mitua logira atal ashu ajuru irng'atunyo ooti omanyara.

Ore entoki nagira aasa tenewueji, naa entasat naboitare inkera enyanak, nemanya ninche nabo pookin, na kegira ashipa ninche openy. Kegirai ashipa oleng.

Ore ena bae naa ene tipat tee murua nikitii iyiok amuu ore ninye kwanza naa kisho elelero esidai aisho elelero esidai amuu tenepuo najii pee etum ashu peepuo training netu. Oltung'ani esiai. Ore ena are naa kaisidai amu kisho oltung'anai enkarna sidia. Ore Ene uni naa kaisidai amu kiitau enoshi idolness ee Ashu enoshi palari oo irkijanani nemisho irkijanani eigil adamu intokitin torok nijo irkeek torok meigil aisho. Ore enkar naa kaisidai ena bae oleng'amu keyau naa security ee murua.

Ore ele, naa or president le Kenya, tolarin otulusotie. Ninye oipang'a tolorika, nejing ele tanakata lotii. Ore ena naa kitasheki erikore. Na kesidai oleng, ore duo erikore na kenetipat erikore oleng tolosho. Enetipat amu kesidan sinche iltung'anak oota oltung'ani orikito, naa kesidan iltung'anak oota oltung'ani outaa, na kesidanu olosho loota oltung'ani olaitasheki ata ninye tonkulie kwapi.

Ore ena siai nemesapuk tenkop ang' make ketii ketii emesapuk Ake duo amu keetai naa amu ore enkop ang' naa kitauni olosho murram oibor neeku ore edaa nikidol kulo tokitin naa esaa Ake naitayu ilo murram kale mee tenkop sapuk keeta ake eweji specific naitaunyeki neeku mee sapuk oleng' ena siai tee nkop ang'.

Ore entoki nadamu tenadol ena pisha naa enkata naishorua olarikoni le Kenya.ol president le kenya ahadi ashu enkisiligata nchere, ore mpaka sukuulini natii atua mashinani. naa ketum sii ninche ositima,

Ore entoki naloytu indamunot ainei naa iltunganak arashu irbiasharani lombiasharani kutitik ee nemeetae biashara kiti , ina naji nanu entoki naidim atejo meetae biashara kiti.

Ore tenewueji kadolita enaiposha nadolita emeli sapuk oleng nanapita ntokitin kumok oleng

Ore ena siai naa Ene tipat amu keng'as aku kepik oltung'ani idamunot oltung'ani meeta kei busy neeku medamu oltung'ani ataasa inaa torok amu keeta naa eneti elukunya enye. Keeta naa ene invest a idamunot enyenak apik. Ore Ene are naa sidai amuu itau iropiani naa sidai amuu tene uni amu igero naa keon tee siai mekure ianyu mikigeri neeku ore Ene ong'uan naa aisidai amu igira naa aii promote talent into Ashu eyolounoto into anaa sii esidai.